Alot mang'eny kabisa osekethore kawuok kuom kudni mamako alot kata kawuok kuom chieng' ma wang'o alot mamiyo alot koro ok dong maber. Ntiere be gikmoko mang'eny manyalo miyo alot kik dongi. Inyalo yudo ka pi ok rom kendo miyo koro ok gidong maber nimar koro pi tin kendo gipiem mondo giyud pi. Kendo inyalo yudo ka pi be kang'eny to koro gin gi tek mar dongo giyudo ka okgiwuog kaka ne japith ne odwaro ni giwuogi nikech koro pi obedo mang'eny kendo koro ketho moko, moko pudhore, moko pukore kendo koro kendo koro tich koro bedo kagima odhi ka nono. Lowo bende ka rach to miyo alot wuok marach nimar lowo nyalo miyo alot dongo maber kata nyalo miyo alot ok dong maber.

Gik ma waneno kae en gi ma waluongo ni okuodo. Okuode en omako guogi kendo dhok kendo kata paka kata rombo gini gi diek be seche moko omako. En omadho remb gik ma omako go kendo omiyo gigo hinyore nimar onyalo bete miyo gi tuo. Okuodo oyudore ka gigo wuotho kuonde molil kaki yudo kaka guok nowuotho kuonde manigi chilo kata kuonde mowite gik moko molil olil. Kendo ka gingeny kaka awaneno kae ni to nyalo miyo dhiang' kata paka kata diel kata rombo no ok dongo kendo iyudo ka tuo make seche tee . Ja japith sik penjore gimiyo tuo mako dhok tuom mako gigene tuo mako jamni to en mana nikech okuodo mwaneno kaeni . Kaka mo motang' kaeni nya bedo guok kendo onyalo bedo guok matuo nimar okuodo komake mang'eny kamae to ok onyal tony mayot .Tuo ema nyaka make.

Ma en tich mitimo mondo ogol okuodo kuom dend dhiang'. En tich magolo gikmachal ka okuodo, kikun gi moko matindotindo mamako dhiang' mamiyo dhiang' bedo matuo kendo mamiyo dhiang' bedo gi ngima matek. Koro tijni en ikawo dhok madwaromore dhok nyaka bed machiegni gi rom e bor nimar kiketo yath to ntiere kuma pi chope ma ka dhiang' nyadundo to nyalo miyo dhiang' modho pino kendo nyalo miye obedo matuo kendo be nyalo miyo otho. Koro dhogo kosekaw tinyume iye kanyo tichako ol yath mos mos ka medore malo ka iolo ka ing'iyo dhok kasto ka oasechopo kama gidware to koro isembogi mondo gia ka moko be donjo mondo gia. Koro kara giwuotho e i yath to golo gikmadibed ni nie dendgi, madibed nomoko e dendgi igolo kendo gia kanyo ka giler ok ginyal bedo gi tuo moro amora momakogi kendo yedhe moket kanyo bende nego gik manyalo miyogi tuogo tee kendo gin yedhe matiyo kendo gin mosetem moyud ni gitiyo maber kaka dwarore.

Nyieo yadh nyaduka mikwoyo e puodho kuom alot kata cham mopogore opogore nigi nengo kendo en gima nyieo ok yot nimar beche be ok en bei matin mar tugo. En yath matiyo kendo ji mang'eny oyie ni tije ler kendo onego gikmopogore opogore manyalo bedo ni omako alot koda obed oyuo kaka bando ntiere oyuo moko mamakoga bando to ketho machamo ma japith wuok ka onge gimoyudo kata matin. En yath ma wang'eyo ni otiyo to koro jodak ong'eyo maber ni yadhni pesane ng'eny kendo nengone tek emomiyo koro mondo giti kode okyot nimar gigo kwan mar dhi nyiewe to nitire kwan mar pidho jodala, kwan mar nyieo chiemo, kwan mar nyieo mogo mondo odhi oted kuon mondo joboma oyud gimoro ma gibilo gimoro ma giso e dhoggi. Koro en gima nyieo ok yot to en emomiyo ji koro tiyo gi moko mopogore opogore ka ok monyiwgi nimar ging'eyo ni yudo pesa mar nyieweno ok yot kaka ji parono.

Waduto wang'eyo ni bando en chiemo maber, kendo waduto wang'eyo ni bando inyalo usi kendo inyalo use e nengo maber mamiyo ng'at ma opidhe yudo omenda monyalo tiyogodo loso ngimane e yore mopogore opogore. Onyalo tiyogodo gero ot, tero nyithindo skul, tero en owuon dhi skul, nyiewo lowo gi gikmang'eny mopogore opogore. Koro, gima wanyalo yudo kuom pidho bando en ni wanyalo yudo chiemo mano mokwongo kabisa nimar wanyalo yudo gimwasoye dhowa ka bandowa ochiek kendo inyalo bule, inyalo chwake, inyalo rege ka mogo kendo inyalo ti kode kanyuka tijege ng'eny moloyo. Kendo, wanyalo yudo ohala nimar wanyalo uso ma wagole puodho to bang' uso ma wagole puodho wanyalo tiyogodo loso ohala mopogore opogore. Bende wanyalo pidho dhiang' wuokneno ka wasegolo gimwadwaro chamono to modong'no, tiang' modong'no en ma wakawe to wamiyo dhiang' kendo en chiemo maber ne dhok en chiemo ma dhok chamo komor moloyo.

Mokwongo kabisa, mondo cham oti maber, gidwaro pi kendo pi en gima en gi nengo moloyo e ngima mar cham moro amora. Koro gima abroloso ka abedo japith maduong' kendo motegno kendo mosomo en ni abroloso pi mawuok kende. Obedo pi ma ka oneno ni cham dwaro to oolore kendo aketo gimoro be ma pimo lo ka lo ochako ni tuo to pi wuok mondo oolre mondo lo obed mang'ich kendo. Kendo bende abrotemo ni cham ka cham yudo pi ne. Abrotemo loso mondo aso gi e tiende mondo ng'ato ka ng'ato oyud pi e tiende owuon kar dhi manyo e bwo lo nimar pi kani machiegni to giokmoko te dongo to pi kanimabor to gikmoko te ok dongi, moko yudo tabu maduong' sa dongo kendo iyudo ka gidongo modhero moko tho gi e diere nimar pi obedo matin kendo oknyalre to gima ang'eyo en ni japith maber onego ng'e ni pi oromo gimoro amora.

Mokwongo e ndalo ma osekalo achien, ne an jatedo maduong', ne an jalony, kendo natedo gige mandas gi chapat. Ne achielo mane onge ngáma ne nyalo gola e oko. Koro natie gi gini, kendo gini ema ne atiyogodo golo mandas e e mo. Ka aneno ka mandas osechiek to agole, ni mar, ochalo rachungi mar mo. Kitiyo kode golo gimore e mo, to gimo ok wuog gi mo. Ni mar owuok ko kotuo, nikech gini chungo mo kendo omiyo koro ngáto be ok keth ohala ne mangény. Koro an natiyo kode e loso mandese, kendo ne en tich maber, nomiya, nomiyo tija obedo mayot. Agoyo erokamano kabisa ne jok mane olose. Kendo aneno ka en gima ber, en gima onego omi luor. En gima onego oyie mondo omed losi, ni mar en gima okonyo ji mangény, kendo osekonyo dhano mangény.

Gima aneno kae en tedo kendo awacho kamae nikech aneno mo ka iole sufria manyalo bedoni e wi mach moro manyasani. Koro gima ahero moloyo gikmoko te kuom tedo en chiedo nimar chiedo miyo chiemo wuok mamit, chiemo wuok e yo moro ma ng'ato noknyal paro. Kendo kiyudo jatedo maber mong'e chiedo kendo ong'e loso nyanya gi kitungu momedni gi gikmoko mopogore opogore oriw e iye, iyudo ka chiemo mit kendo iyudo ka igombo mana ni ichame ka inwoyori. Koro gima ahero en mano to be ahero chweko be nimar ntiere chiemo moko madwaro ni chwakgi koka gichieg maber. Mago be ahero nimar seche moko chweko en bang' kanosechiel chiemo mang'iso ni koro ikuongo itime kamano kokichwake kendo mago e gik ma ahero to aherogi te nikech mitgi kendo okanyal riambo ni chiemo molos maber mit maloyo gimoro amora.

Mokwongo jatedo ka jatedo nyaka bed gi gik ma otede. Ma nyiso ni nyaka ibed gi chak, nyaka ibed gi sufria, nyaka ibed gi mach moro amora, nyaka ibed gi kikombe ma ang' ikete gima iseloso. Nyaka ibed gi sukari, nyaka ibed gi majan. Koro gima ikwongo ichako timo, ikwongo ikawo chak to iolo e sufria, to kiseolo kanyo to imedo ne pi mana matin. Kendo ka isemedone to koro iyudo ka koro ochako ka gima odwa bedo maliet. Koro iwee mondo ochwakre matin. Ka osechwakore ma koro opapni, ma obironi ka gima odwa pukore, ikawo sukari to iole, gi majan be iole, ti irude dakika moko matin, gi rachungi. Ka iserude maber maber, ma ochiek, ma iwinjo ka ondung' mamit ni ochiek. To ikawe ti chunge maber mondo igol majan mane iketo ka. Kasto itero ne ji e mesa, to ji mor kodi.

Aneno dak maber nimar aneno nyanya mobi, aneno tong', aneno juis, aneno dania, nitiere nyanya kanyo, nitiere karot, nitiere alot bende to gigi te okete frij mang'iso ni jal manikae morwako law mamalo gi law marateng' gi wuocheni, onyiero nimar ngimane ber kendo nimar onyalo kano gigene maber ma seche moro amora modwaro yudogi toyudogi ka okgikethore nimar kama iluongo ni frijni en oketo gikmoko bedo mang'ich kendo oketo gikmoko bedo maber ka ok gikethore. Koro ng'atni omor nimar onyalo chamo gimodwaro seche modwaro kendo gimoketo oyudo kaka nokete nimar oknyal kethore, oknyal tow nikech kanyo kama ng'ich maber kama chiemo ok de towe kendo chiemo de budhi oknyal kethore kata matin.

Chumbi en gima ber, kendo en gima miyo chiemo mit. Miyo chiemo ndhadhu gi ilo ma ok inyal yudo ka okikete. Chiemo ma onge chumbi ok en chiemo ma dhano di cham gi mor. Ni mar, okinyal chamo gima onge chumbi, to iyud ka in gi ilo moro, to iwinj ka gino mii yiengó ma idwaro. Manyiso ni chiemo ma ok okete gini ok en chiemo ma ochomo yo. Ok onyal miyo ngáto kata yiengó moro ma ochomo yo, manyalo chopo ngáto seche mangény, seche ma budho. Koro gima omiyo ahere en ni, okonyo miyo chiemo ndhadhu gi mit, kendo gi rangíny moro ma chiemo koro moro ji, dhano omor. Kendo yiengó, ok en koro mana yiengó to en mor, gi ilo, gi mit mobiro go. Kendo en koko, kendo en gima ber e ngima dhano.

Mokwongo moloyo duto te en ni kich loso mo mamit, ma ngáto nyalo nyodho. Ngáto nyalo winjo mitneno koket e pi, olos go kata chae. Kata olos godo nyuka, olos godo gimoro amora modwaro. Kich loso mor kich, ma ji nyalo tiyo godo chango tuoche ma opogore opogore. Ke ji nyalo tiyogo loso gik mangény ma opogore opogore. Koro kich gidak ne nigi nengo maduong'. Nikech pidho kich ok en tich mayot. En ka idwa pidhe to nyaka mokwongo ibed gi odgi no. Kendo mar ariyo onego ibed gi kama ginyalo gole tonge gi, mondo gidag maber. Mondo ginyuolre, nikech ok ginyal konyi ka okginyuolre. Koro lose tek kendo en gi nengo maduong' ne go alworawa. Nikech koro nyiewo keto kich ok en gima yot. Mano e gima okwongo. Gimar ariyo, kich ka oseloso more no, to koro golo more no be en shida, kendo en lweny maduong', mamiyo ji koro hinyore kendo iyudo ka kich okayo kata ngáto.

Chiemo maber, kata ka onindo en chiemo ma moro ngáto. En chiemo mamit, kendo en chiemo ma ngáto chamo to chunye bedo gi ilo, kendo chunye bedo mokwe moloyo. Gik ma waneno kae gi, e alworawa watiyo kodgi e kano chiemo. Gin ema wakete chiemo ka wasetedo, ma wasechamo to moko odong'. Koro mokogi wadwaro ngáo gi mondo jok moko kaka kaka paka giri gi gi gi winy moko, gi gik moko ma opogore opogore, manyalo neno ni seche ma osekan chiemo no ema onego gichame. Ok gichop ne chiemo ka wakano gi gini. Gini be wanyalo tiyo kode tingó gik moko ka wadhi e chiro. Kendo wanyalo nyiewo gik mangény, nikech kaka oneno kanyo no oduong', gik mangény inyalo ket e iye kanyo, gik mangény moloyo. Ma ok onyal pong e yo mayot. Koro okonyo ngáto ka dhi e chiro, to be okonyo ka ongáw chiemo malo kuno. Koro ene kamano e kaka itiyo kode. Kendo e alworawa osebedo ka omiyo ji mangény bedo gi ngima mayot gi ngima mar mor.